Wa mbere , Kenya Airways nĩĩrĩ motungata mega harĩ arĩa maratũmĩra kambuni ĩyo gũkuo nĩ ndege. Ningĩ Kenya Airways nĩĩkuuaga andũ, kana mĩrigo kuma bũrũri ũyũ nginya bũrũri-inĩ ũcio ũngĩ. Na ningĩ o gũkũ bũrũri-inĩ, Kenya Airways nĩĩkuaga andũ na mĩrigo kuma gĩcigo kimwe nginya gĩcigo-inĩ kĩrĩa kĩngĩ.